Maũndũ marĩa mangenagia haha, nĩ mũrĩre mwega, nĩ amu mũrĩre mwega, nĩguo ũtũmaga andũ makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ andũ nĩ mahotaga gwĩtiria mĩrimũ rĩrĩa marĩa irio iria ciagĩrĩire, irio icio ciagĩrĩire nĩta, nyeni, matunda, na indo iria cihandĩtwo mĩgũnda-inĩ ya arĩmi arĩa matatũmagĩra ndawa. Irio ici nĩcio cikoragwo na ũguni mwega harĩ mĩrĩ itũ. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, na andũ nĩ mabatiĩ mahĩbĩrie ũrĩi wa matunda na nyeni.

Harĩ na maũndũ maingĩ mũno ma bata harĩ indo ici, nĩgũkorwo ũndũ wa mbere nĩ gĩkeno, nĩamu irio ici nĩ irio njega na cikĩrĩyanĩrwo cikoragwo hakoragwo harĩ gĩkeno kĩihũrĩrĩru, Ningĩ irio, nĩcio citũmaga tũhote gwĩtiria mĩrimũ na tũhote kũgĩa hinya wa kũruta wĩra. Ningĩ o irio ici nocio itũheaga hinya na igatũhe o na mũtũtĩre witũ ũgakorwo ũgĩthiĩ na mbere. Ici nĩ irio cia bata mũno. Ũndũ ũngĩ wa bata, nĩgũkorwo andũ arĩa marugĩte irio ici na arĩa maciharĩrĩirie nĩmonete ũboco wao, nĩamu nĩmarĩhagwo nĩ wĩra ũrĩa marutĩte, na makahota kuona ciringi yao.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ ũgathĩrĩria wa mũtu wa raha premium, nĩguo ũĩkaine ta kabagara. Mũtũ ũyũ nĩ ũmwe wa mĩtu ĩrĩa ĩkoragwo ĩkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire harĩ mĩtu ya ngima. Ũyũ nĩ mũtu mwega mũno, ũrĩa wonekanaga nduka-inĩ ona kana supermarket kũndũ na kũndũ. Mũtu ũyũ ũkoragwo na thogora mwega na ningĩ nĩ ũkoragwo na ikĩro njega. Ũyũ nĩ mũtu mwega mũno wa ngima.

Thigiriri mũthemba wa mũthũa ũrĩ ũguni mũno harĩ mũtũrĩre wa andũ, ona gũtuĩka nĩ kũrĩ mĩthemba ya thigiriri ĩrĩa ĩkoragwo ĩtarĩ mĩega. Mũthũa nĩ mĩthemba ĩmwe ya thigiriri ĩrĩa ĩkoragwo na maũru mayo na mawega mayo. Tũkĩrora mawega mayo, nĩatĩ thigiriri mũthemba wa mũthũa nĩũtũmĩkaga ta irio cia ngũkũ. Ngũkũ nĩirĩaga mũthũa, na ici nĩ irio imwe iria iheaga ngũkũ mĩrĩ mĩega. Ningĩ-rĩ, kĩgunyũ kĩrĩa kĩonekaga gĩthũa-inĩ, nĩgĩoragwo kĩrĩ gĩa bata mũno ona kũrĩ andũ, tondũ nĩĩkoragwo ĩrĩ nyama njega, na kĩgunyũ gĩkĩ nĩkĩrĩagwo. Ũru wa mĩthũa, nĩgũkorwo nĩĩthũkangagia indo iria ithondeketwo na mbaũ, ta ciaga cia ngũkũ kana ng'ombe, metha, itĩ, ona nyũmba cia mbaũ. Ũguo nĩ kuga thigiriri ĩno mũthemba wa mũthũa, nĩyo ĩkoragwo ĩ thigiriri ĩna moguni harĩ andũ ona gũtuĩka nĩĩkoragwo na maũru mayo.

Ũgitĩri thĩinĩ wa mĩkawa, nĩ ũndũ ũmwe ũtagacĩrĩte mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, nĩ amu kwĩna ikuũ nyingĩ mũno, iria itangathĩtwo hĩndĩ, na hĩndĩ, kũmana na njũragano cia wendo, ona kana ngwatanĩro. Mĩkawa- inĩ nĩ kũndũ kũmwe gũtakoragwo na ũgitĩri mwega, nĩ gũkorwo mũndũ rĩrĩa e kwĩingĩra rumu na mũndũ wake gũtirĩ ũndũ matangĩka, kana gũtirĩ ũndũ mũru mũndũ atangĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gukorwo hatirĩ na mũndũ ũngĩ ũramwona .Ũgitĩri mĩkawa-inĩ nĩ ũthũkĩte mũno, ũũ nĩ ũtumĩte kũgĩe na ũhagoku na andũ aingĩ makaga kũhĩmbĩria gũkoma mĩkawa -inĩ, thikũ ici, mĩkawa - inĩ ndĩrahĩmbĩrio mũno itanjĩra ya gukoma.

Mũthigiti nĩ kĩndũ kĩmwe kĩonekanaga kũndũ na kũndũ, harĩ gĩcigo gĩakwa nĩ nyonete mĩthigiti ĩigana ũna. Mĩthigiti ĩno nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũkiristiano, ndihotaga kũmĩthiĩ nĩ gũkorwo ĩthondekeirwo ndini ya gĩithĩramu. Mĩthigiti nĩ ĩrĩ bainda nyingĩ mũno harĩ matũra kana kũrĩa ĩkoragwo, nĩ amu matangatho ngũrani ngũrani ta andũ arĩa morĩte, kĩmenyithia kĩa ũndũ ũrathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ kĩmwe, na kana ona kĩmenyithia kĩngĩ kĩngĩkorwo gĩkĩenda gũkinyĩra mũingĩ, mũthigiti ũtũmĩkaga gũkinyĩria kĩmenyithia kĩu kũrĩ andũ, ningĩ rĩrĩ nĩ ihoero rĩa ithĩramu.

Mĩharĩrĩrie ya irio ici, ĩkoragwo ĩĩ mĩritũ mũno. Nĩgũkorũo ici na irio mĩthemba ngũrani, irugĩtwo na igacoka igacokanĩrĩrio hamwe. Kĩndũ kĩa mbere haha nĩ cabaci. Cabaci nĩ gũkandwo ikandagwo na maaĩ mararu ĩgekĩrwo cubĩ na ĩkarugwo na rũgĩoinĩ na maguta thutha wa kugaragaria na kũheo shape ya gĩthiũrũrĩ. Cabaci ĩno nĩ ĩcokaga ĩgatinangio na ĩgekĩrũo otaũrĩa ĩkĩrĩtũo haha thaani-inĩ, bakũri-inĩ. Nyeni, nĩ irio ingĩ iri ciharagĩrĩrio na mĩharĩrĩrie mwanya mwanya, ta gũkaranga, gũtherũkia kana ona njira ĩngĩ kũringa na andũ kũrĩa makoretwo na ũndũire wao. Waru, nĩ kũũo ũwagũo, ũgatherũkio thutha wa gũtherũkio no ũcagũre kũruga na maguta kana kũũrĩa ũrĩ mũtherũkie. Nyama rĩ, ĩkarangagwo na nĩguo gũkaranga tũgũĩtaga deep kana wet fry. Nyama ĩno nĩ ĩkĩragũo indo ta nyanya, itũngũrũ, dania, nĩgetha ĩhote kũgĩa cama. Nyanya na itũngũrũ nĩ itinangagio na igekĩrũo mwanya nyama-inĩ na citihaithagio, ici nĩcio ciatagũo kachumbari, ici nĩ irio ciĩ cama mũno.

Ciana cirĩ maũndũ maingĩ mũno ciĩkaga rĩrĩa cirĩ hamwe, o mathaa ngũrani ma mũthenya. Mũthenya nĩ wa mathaa ikũmi na merĩ, na ciana nyingĩ cikoragwo cirĩ thuuru. Rĩrĩa marĩ thukuru, maita maingĩ makoragwo magĩthoma, na maita mamwe nĩmaheagwo mathiĩ magathake. Ciana nĩciendete mũno gũthaka na hĩndĩ nyingĩ nyonaga ciana, ndĩcionaga irĩ mĩthako-inĩ yao, ta gũtwarithia mĩbara, gũthaka na mĩcuha, gũkuruta na maũndũ mangĩ ngũrani. Ũguo nĩ kuga atĩ, kĩndũ kĩrĩa ciana ciĩkaga mũno nĩ gũthaka, kuoguo ciana nĩibatiĩ irekererio na iheo kanya ga gũkorwo cigĩthaka nĩamu hau nĩho gĩkeno kĩao kiumaga.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno harĩ ndũrĩrĩ ngũrani, na kũringana na ũndũire wao, ũrugi wa nyama ta ya mbũri kana ng'ombe, nĩ ũndũ ũmwe wĩkagwo nĩ kuonania ũ nĩ kuonania ũrũmwe wa andũ, na wendo ũrĩa ũrathiĩ na mbere gatagatĩ ka andũ acio, ningĩ magongona mwanya mwanya, nĩ gũkoragwo na thĩnjo, cia nyama, na mahiũ, na kana kũruta magongona, ũcini wa nyama nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩ bata mũno magongona-inĩ, nĩ gũkorwo nĩ gĩkoragwo na gĩtũmi kĩnene harĩ ũndũire, nĩ harĩ ona ngomi ona mbere ya Ngai nĩ ũndũ wa bata mũno, ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno, na nĩũndũ ũtabatiĩ gũtiganĩrio, nĩ gũkorwo ũyũ nĩ ũndũ ũrehaga gĩkeno, ũrũmwe, na ningĩ ona nĩ ũhotaga kũrehe andũ mahote kũgoca Ngai, na gwĩtia irathimo, na ningĩ kuga marekerwo mehia mao, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ, ona ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩteyanĩrio ona hanini.